Ũgima wa tĩri nĩ ũnyitaga itemi rĩnene mũno gũteithia mĩmera gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire. Mĩmera ngũrani nĩ ĩbataraga mũthemba mũna wa tĩri. Mĩmera ta mbembe ndĩngĩkũrio kũndũ kũrũa gũkũragio mĩmera ta kahũa na koguo, kũmenyerera tĩri nĩ gũtigagĩrĩra atĩ o na ithuĩ nĩ twahota kũgĩa na irio kana umithio ũrĩa wagĩrĩire.